Chepiosani kigere komito anyun kogole ketit eng milimet ago kiy nebo kamanut mising ko kegol ketik eng milimet amu ketichuto ndakakoegitu ko kirindo nyungunyat komosip beek kot yo karibon.

Cham kogagorur maperiat eng ketit, ko ipute anyun ak iip agoi kaa ak iun anyun eng beeko che tililen asiiste chapuk. Ko ndaga iun icheng rotwet asitil anyun kopun che chang, asioam.

Naet nomoche anai anne mising eng kolsetab pilipili hoho eng imbar, kocham anyun nafasit ne kimetochin yo kegol ago kora ko kakoechegitun amoche anai boroonik che kiboisie chete asinde anyun borook yakakosich logoek.

Kabwatet nenyone metinyu anyun ndaroo boisietab tingok en imbaret ko agere mbarenik cheoen mising che maimukaksen kebate agot chemboik ago yuto anyun kora kobiichuto anyun kogolei tugun cheu bandek eng chongindo asikwalda.

Eng' ng'alekab kilimo biashara anyun ripsetab samakinik ak aldoishe ng'wai kobo komonut mising' amu inyoru ndikakwalda anyun biko cheribei samakinik konyoru robinik ako kora chito nekaal andanyikwam samakini chu kokoini anyun proteins eng' borto

Kiy netos amwa anne eng picheet ne agere eng yutok yu ko waletab amitwok amu inyoru ngotkoitinye chito nganuk ak imoche nyanyek igoini chito nganuk che ketinye, kokonin anyun chchoto nyanyek. Konito ko kiwaletab amitwok che kibo keny.

Yu anyun ko KICC ako yuto ko cham kechobe anyun cheko cheu mursik anan ko cheko che fresh ko yuto anyun ko cham angen ko eng alet ap cheko komito beit ng'wa ng'weny mau kokeale cheko anyun biko alak.

Cham anyun ngengalale kolsetab indisinik ko yoigole ndisinik koimetochini keltek karipu angwan asigol age amu ndemotochi nafasit nito komuch koyoit komie ndisiot ak koner komaukitu chekakifinyan ago ndakakorur indeni guniet asikorurio anyun tugul kipakenge.

Ripset ap tiong'ik anyun chebo kertit ko kikoek kiy nebo komonut missing amu inyoru kikopwa serikali akoker akotepee tiong'ik ako nitok ko kikoyai biko chebunu sang bitonin kou chumbek kopwa asikoton akenyoru ropinik.

Biko chekikere anyun eng yuto Yu ko telelchimi ng'alek ap IEBC ako kokaker anyun boishoni ko nyoni metinyun biret ap kuraishek ako icheket anyun ko telelchini ng'alek ap kuraishek ako mekoni inendet anyun biko chekabir kura kole kanyor chitugul ko patisipeten eng ngalechuto.

Niton ni anyun kigere nekatebi ingwony eng kecheret ko doktorindet ago inendet kotinyei kamanut mising eng ngalek ab lagok ak ripset eng jumula. Ko inendet anyun kocham kongalalchin chepiosok eng atepto olekiripto lakwet ne mining.

Kolset ap ndisin ko kiy anyun nekararan mising eng mukulima ak chito neomeieng jumla amu inyoru anyun kobotindet nito komokoi koalda akonyor ropinik ko chito anyun nikaal akonyoko kaeangan ngokachopei ndisinik che kiyoi ko nyoru anyun amitwokik borto ako yoe chito koet komie.

Cham anyun ko kakenam samakinik eng oinet neu, oinet nebo Kerio River ko yuto anyun kocham ke woe anyun scales chekwai, keiste ak kelal mat asikebel anyun agoi kokakoyomyo komye keip kaa.

Lokoit nekikere anyun en pichait niton nii ko pichait nebo NTSA ak ko bichuton anyun ko telelchin ngalekab barabaroshek en Kenya misima, ko chuto anyun kotam kokonech laisenishek chebo yoon imoche ikwere chito karit.

Tuguk achun che milan en yuto yu ko agere anyun piasik che mugulen cheu kitunguinik konyoru sogek che koen ago cham agere anyun kitunguinik ko cham ko matinyei sogek che lebelen. Tinyei sogek alak che tenden ago kigoegitu.

Bo kamanut mising chobetab soget eng kokwet amu inyoru anyun ko kagetech soget, kopwane biik o cheterter che nyokwaldoi ingwek ala konyokwaldoi agot ingoroik ago chuto anyun koyae inyo aginyinyoru tuguk che moche eng chokchinet.

Kiy nenyone metinyun anyun kokaker bankit nito bo KCB ko cham ko konech loanishek chebo barak ako nito anyun yo iwekti akot koyochin interest chemii ng'weny mau benkishek alak.

Pichaini agere anyun eng yutok yu ndakaker kouni kobwatwoanyun ngalekab benkisiek. Ko yokainyo anyun agoi benkit kocham komito nambeet nekekure. Kondakakekur ko iwendi agoi yuto anyun inyoru biik chengalalun ak kogonin anyun huduma.

Kigere anyun lagok che kanam logoek chebo pilipili hoho ago mito anyun lagochu kabungut. Kigere mito ingwek ago mi agot miwek. Kotagu anyun kabunguni kole yakwai mising ago konu anyun rurutik che chang.

Abwoti anyun wigit negosirtoi ko kikawe benkit anyun nebo Equity Bank. Ko yuto anyun ko kiamoche inyonem chepkondok che chang ko kindakanyoru mashinit anyun neo ko kiande mornenyu ak anyapir anyun pinit nenyu. Ko yuto anyun ko kibwa rapinik ak aip

Kiy nabwoti anyun ndangalalen ngalekab kolset chebo karandilet ko kasit netinyei yon kakolany barak ketit amu nyoru moche ketik chechang mising ak boroonik asigorop anyun sinyoru rurutik che chang.

Kolset ap nyanyek ko kiy nebo komonut mising eng kokwetnyun ako kararan mising ko yonitinye chito akot ndanyanyek che ng'ering'en chekekol eng kiyeng Kobo komonut amu inyoru meole nyanyek eng beit nebo barak kou biko alak che nyolchin koba akoi soket sikoal.

Eng ngalalet nebo KRA ak lupanet eng, komepet anyun sait ko kararan mising amu atkii melupan rapinik che cham keyoche biik kogakobek kenyit ko inyoru kiyachin chepkondok eng barak.

Eng kolset ap marakuek anyun eng kokwet ko kiy nebo komonut mising amu marakuek ko cham komatinyei karameshek che chang kou akot bandek inyoru marakwek yo imoche isemberchi komii kerchek chekeboishe ibit kou bandek anyun ko nyolchin icheny biko sikosemberun bandek.

Eng kasunet agobo Kenya Meteorological Department ko cham anyun ko bichuto yoe kasi eng oli kocham komwowech agobo ngalekab ropta ak chopetab ke asi yokayuit agot ngalekab ropta kocham ko icheget che mwawech kole tepche agot betut netia sigobek.

Eng' koroitap TB anyun komi kerichek checham keomei chebo araweshek ang'wan ak chebo loo kocham anyun kotoreti mising' amun biko chetebe akot koot agenge akoomei chito kerichek komakinomtokei eng' chokchinet biko chemami kerichek akomenyei kipagenge agenge konomtogei eng' chokchinet

Eng pichait ni anyun kikee ko kerchek chebo bokitet chekiboishe ako chuto anyun ko kikobit ko ngem neranik che chang mising ako tinyei anyun komonut kenet biko akobo tukun cheitoi biik kokeboishe kerchek chuto.

Eng karishek ap sukul chebo kasari ak chekibo atkinye kokikowalak amu inyoru eng kasari ko karishek tukul chebo sukul kotinyei kalait ne yellow ko kiatkinye keny ko kikalaishek ko ter ter eng sukulishek che ter ter.

Kiy nombwati anne ndager boisietab ecitizen ko yuto anyun yo imoche kiy age tugul nebo sergali anan ko yo imoche agot irigistan ngei koyuto anyun ko indeni tugukuk tugul ago yuto anyun koyomoche korup sergali tugun cheboisie kopendi yuto asigoip anyun tugukuk tugul.

Cham anyun asikechop amitwogik chebo marakwekeng kaa kocham anyun indeni maat korurio eng takikaisiek karibu artam. Ko ndakakorurio icheng kitunguik ak nyanyek asi karangan anyun ak iteste mwaita asikwanyinyit.

Amisietab logoek anyun chotok machungwek, kotinye kamanut neo mising eng borwekyok. Nebo tai mising ko cham kokeyam machungwek kotektaenech asimanamech korotwek che chang ago kora ko machungwek kogeinam, kogeiyam kotinye usisiek che toretech ke digest en anyun amitwogik komie eng moet.

Cham anyun asigol chito karandilek eng olabunu ko mogotin imetochi anyun keliek karipu aeng eng kogoiyat age ko kagoechegitu ichengchini anyun boroinik che chang asigorop.

Pagini kigere anyun eng yuto yu kobo kamanut mising amu nito anyun keipe kerichek che chang mising yo mi agot emergency ago kerichek che mito arit paginitok kobo kamanut amu chuto che in yoe sobetab chito agot kesor eng chokchinet.

Kigere anyun eng pichaini chito nechope paipinik ago yuto anyun ko kibwati kele bandechu ko, kepise beeko amu emoni komuch komanyoru ropta ne yamei koetune bandechuto.

Kii nenyoni metinyu ko kaking'alale anyun ng'alekab kobotishet chebo kitunguik ko robinik chemikoi inyoru chito kokaikes amu yuto anyun kobwoni kampunishek cheterter akoi imbareng'ung' ako sikwolun

Yuto yu anyun ko apit nebo ecitizen, ko yo imoche anyun ichut ko mito anyun cham indeni ID nengung anan inde anyun email nengung asikiyotun anyun tuguk tugul che kieyai ago tuk chemito eng sistemit nebo sergali.

Ripsetab inguronik anyun ko kiagasen biiko che chang mising komwoe kole kararan agotinye rapinik che chang lagini eng kerunenyu anne komochome mising agobo keleleisiek checham kotinyei.

Rijitanet ab ke nebo SHA ko kiy nekararan mising koyai biik. go niton anyun ko telelun eng ng'alek ab hosipitali ak billisiek chemogotin ilipan chito kogakinyain.

Kigere anyun eng pichaini chepiosok chemito kupute kawek. Kocham anyun ko kagorurio kawek ago, itinye chito imbaret neo kocham kopwani biiko che chang asikeput anyun eng chokchinet komangemagis eng imbar.

Bo kamanut mising kolsetab pinsik anyun en olebunu anne amu cham ianyun chito kabatindet ago keinyoru kredisiek cheite taman komito biiko che cham keoldochini asigoip anyun agai faktori ago kon rapinik che chang.

Ngager anyun sirutichuto kakisir ago kaset ne kiagas biik chechang anyun komwoe, kobo anyun lipa mdogomdogo. Kochuto kocham anyun yo keal kiy neu simmet ana ko telefisienit ko ilupani polepole, ago kokeit betusiek che chang ilupan ko mokoi tun kerupin.

Korik chu kikitech anyun chu oen kocham anyun komito mungarisiek cheterter chebo ngoroik agoi karisiek. Kiy age kora kegere, karisiek ko chuta checham kebune kependi oret agenge agoi oret age.

Kiy anyun nebo kamanut mising nogere anyun eng pichaini ko yu ko Chase Bank, ko bankit nito anyun ko cham kindeni chepkondok chito yo itinye. Konin kora ngalekab loan kokesom eng chongindo.

Chichi katebi ngweny anyun eng yutok yu kotogu kole kakepir any. Kotwo anyun teget ak komong korotik eng kutit. Kotagu anyun kole chichi ko kabunu chorset ago kakinam ak konyor biiko che kanerekyo kepir anyun ago kakoumian mising.

olii anyun kou bunge ako yuto yetetile ngatutik ak kepangani korak tukun che tos mache koyachi kandoik bikab kenya. ko yuta anyun kocham kobwane bik cheu wabunge ana ko senate ak yekengalalya anyun

Kigere anyun eng pichaini chito ne aldo duket ak kastomayat. Kastomayat anyun ko konyo ago mito tuguk che kakwal ago mito anyun kokoito rapinik chetinye eng eut ago mito alak che kalupane oret nebo simet.

Piret ab beek anyun chebo cheptambul ko kikitaune kimengech kingemi agot primary. Ko yuto anyun ko kikona anai aswimen beeko chechang ago kingamite agot college ko kiawe anyun ureriosiek chebo keswimen ago kiaegu anyun namba somok.

igere anyun asenet ne kakoyachi ropta bik ab korani robta neo ne karobon . ako bik che cham kenyoru eng koroni ko mi ngony ne bo milimet . ye kakorobon ropta neo koibu bek ako nykoruiyo ngony yuto

ngelalane anyun ribset ab borta koraran missing iwe cho olekikuren audio olito inyoru kanetishiet oleiyochini mazoezi borta si inyori anyun kokimit borta missing

Tuguk anyun chogere anne agobo kamanut mising, ko benkisiechu kakiborwech eng pichainichu chemi emenyon nebo Kenya ko benkisiechu anyun kocham ke konore chepkondokchok ago cham kora yoimoche chito isom ropinik chebo loan ko cham kokonech.

Kolsetab ketik ko kii nebo kamanut mising ako kararan kegol eng emenyo tebo Kenya. Ko kokagegol anyun ketik che chang kotoreti konam nyungunyek ako kora kotaretech asima yon kayoit agot koristo kamasutei koristo kipatinik chebo korikyok.

Eng ngalalet nebo badgetit anyun nebo chi age tugul ne yoe mungaret anan ko kapatin ko kararan mising amu kokaipangan chito esapukuk tukcheimoche ial ana ikonorte rapinik ko kararan amu kokonin anyun panganutik tukche isupte sikosulda kasingung.

Chatisiechu kigere anyun eng pichaini koboruech boisiet ab lubanet ab rapinik keboisien oret anyun nebo simeet. Koboru anyun kole biiko chechang mising cheboisie kekochini famili ak kora ko kelubani bilisiek cheu chebo sitimet anan ko beek.

Kirapit ni agere anyun eng pichaini, kopwatwo anyun boisiet nebo Bitcoin ak Forex Trade. Ko chuto anyun kocham kou ngalale boisietab ropinik che kialdoi ak keal. Kocham anyun ko biik o cheyoe kasisiechu kocham ko igase ago gasusunot kotiche ropinik che chang.

Ki anyun ne tos amwa anne ago kiagas biik che chang mising komwae kora ko biik o chemito sergali ago yae kasisiek eng sipitalisiek. Komi ne anyun ne yoe bichuto anyun agot komabwa ku kokwonik cheterter asigonetis any agobo anyun tuk che kitep toi ak sinyoru anyun health negararan ko ngalekab rapisiek. Ngering rapisiek che igoi sergali bichuton.

Anyun imoche chito igonor rapinikkuk komuch iboisie savings account ana ko fixed account. Karipu kergei lagini savings account komuch isom rapinik kila arawet ak kegoninin. Ko fixed deposit account ko much isom rapinik lakini kokakotepi rapinikuk en kenyisiek che ite mut anan ko taman.

Biiko chonoe mising eng yuto yu ko chiefs che kotelelio eng yu. Ko biichuto anyun ko cham kotinye kamanut eng kokwenyu amu icheget yo itinye chito agot kesit ne kokisosio anan kobo imbaret kocham kependi anyun ago inendet anyun kotilwech anyun kesisiek cheterter.

Yo imoche anyun chito iyat ngalekab mungaret chebo chetelelchini ke kocham komite orstinuek chekerupe anyun en emenyon nebo Kenya. Kocham koyani biik agot chebo sang kora ko iwendi anyun www.ecitizen.go.ke ak ilogen in ak inde anyun kainaiguk asiregistan ke.

Kiy anyun nemile biich eng taonit nitok ni ko karisiek chuton chuchang mising ago igere anyun kiinyege kapisa ago kagomagomi olegebunei ago miten kora pasisiek che oen ak ishangaani ile kobune ano anyun pasisiechuto agoi komanda.

Pichaini anyun kobarwech chorset nekikeboisien eng ngalek ab kompiuta ago kigere anyun kele eng kenyisiek che kipendi agot ak kora arawek ko kila betusiek ko teseta kochangaitu chorset keboisie anyun komputaisiek.

Pichu anyun mi kwamisiei ko sherekeoni sukukuu ago abwoti anyun kingimengech ko kikikeni anyun betut nebo Christmas mising. Yutok kokingen kele kichope amitwok eng chongindo ago betusie choto anyun ko kikikeni mising Kirismas kosir betusiek tugul.

Cham anyun chito yo itinye rapinik ago imache isepen agot alak che moche iboisien simet ko, kogainde Mpesa iwe anyun olekigisir Mshwari. Ko yuto koomito olegegonoren rapinikuk ago much inde kotepi ngo ka arawet agenge anan ko aeng.

Linda mama kokairegistangei kocham kotoreti anyun chepyosok kotamo kotum ana kokakotum kocham ko mokiochei chepkondok alak tugul. Akot kora kokakoit aroik loo lakwet kocham kotelelchin kavainitok bo linda mama.

Yuto yu anyun koboru arorutik chebune chitobo tai yo imoche iyat benkingung agetugul en Kenya. Ko yuto anyun ko konin anyun ngatutik che somani ago bor kole kaiyan tukche imoktoi inyekonor rapinikuk.

Yo imoche anyun chito igur emegerncy kocham i diyoleni 999. Kora ko yon moboisie ichenge karit anyun age tugul asikomut anyun chito nemiyoni agouospitali. Ko yo omi oret anyun opendi osiptali koopirchini ospitalit nopendi asigochopke anyun kotachak.

Asichop anyun chito panyek cheanyiny mising chepo nyama choma, ko kokaieny anyun chito artet akipel anyun eng mat akoi korur komie. Ko itilatil komengekitu akitil anyun kitunguik ak nyanyek eng chonyindo ak iteste anyun ndimuyot.

Pichaini kaiboruech chichi ko boisiet ab rapinik keyokto en emetab Kenya koba emet age, koyuto anyun koburu kole imuch iyokte rapinik chemi benkingung ngotko kemoche iyokyi chi neotupche koba emet age.

Somanet ko kiy nebo kamanut mising en kokwet ak emet ab Kenya komugul. Ko anyun kokaosomanie ago kaosirie ago omite anyun ograjuetonsi ko kararan opir agot pichainik omi ak chorondos situn obwati anyun ole kiobunu ago bidii che kioyai agoi oit olomiten.

Kindakatar anyun kilasit ab form four kenyit ab 2020, ko kiawe anyun agoi hudumait nebo huduma centre. Koyutok ko kiamoche toreto kechobwon kipandet, ago kiaokoite anyun eunekyuk en mashinit.

Maleria ko koroito neibu kipicheek ago ko ingonamchito maleria ko koroito neya amun tos bore chi. Sigemwoito agobo maleria kindeni radioisiek anan kecheng biik che ineti biiko ak komwachi biik kokirinda gei.

En yuu okere biko bichuton komii kosoroku omitwokik ako lokokab sukul chuton kesorokin omitwokik, kamilan anee chumindet nesorokin lokok omitwokik.

Simakinamdake koroitap TB komochei komakiruruchkei biik che chang eng oto akenge ako keat dirishok ak kurkoshek ap koot yo chang biko ako yo lolei chito ko kararan konetkei koker kutit.

Eng yu agere biik che kimoche kelewen koik kandoikab emetab Kenya. Iboru kole kimii ichek koaldoi ngalek asigopit kelewen eng kenyitab 2013.

Eng yuto yu anyun komito chito me kepire pichait ago pichu anyun pire pichait ko koiyok sergali nyokosir anyun kainaik chebo biiko ak ko registan anyun sikochut ngalekab huduma namba.

atinye ngokaik bokol ako chom ayumi mayaik somok eng wikit. ko cham atinye anyun bik che terter che bo dukoshiek che cham aaldachini mayaik chuto

Yu anyun, ko nitok semberatap kawek. Ako kiboisie anyun tinget. Amu yeoo mbaret nitok kakikol kawek. Kocham anyun, yaitinye mbaret ne oo, iboisie tinget. Makoi iboisie jembeisiek kou mbaret ne mining.

cham anyun eng betushiek chechang ngokaik che bendati amagiker inyoru namei korotwek chechang mau ngokaik che bo grate che kigere icheket akoi koimen ko mitei kityo kot amamii ole kaba

kolset ab kawek ko kit ne bo kamanut missing amu kiaker anee kawek ko kit ne bo bik ch chang akot chito ne bo kokwet nenyu kokolee ako ngokes ak kwalda kiloishek cheito taman konyoru rabinik chelipanjin lakwenyi sukul fees

Cham anyun koroi kokakorur kotinyei kalait nepirir ago kotoma korur kotinye kalait ne nyalil. Kocham anyun ko kaiput eng ketit koroito ko iyuni anyun kotililit asiyam chito.

Ikere anyun eng pichait ni, ngwek che kabichek, che kakoyachekitu eng mbaret. Amu chichi ko kikosan anyun kostomaek che nyikwale kabichek chutok. Ako kikere kora kele kimong' tumdo ne oo missing ako kokotai kotuch.

Ripset ab kiplengok eng kabwatet notinye anne kocham anyun angen ale motiche gharamaisiek chechang amu baengwai komobo karamet nebo barak mising ago kora ngosich ke ko eng chokchinetab araka ago sichegei kochanga.

Konetisiet agobo boisietab kompuitasiek ak laptopisiek ko kiy nebo kamanut mising ago en anyun lagok chemengech ndakinet olekiboisiondoi tuguchuto ko kiilsot ne kararan ago manyoru anyun kawelwelet agetugul ngeboisie tuguchuto bo kasari.

Kinabwoti anne en yuto yu anyun ko panganet ab chepkondok chebo mungaret ago yuto anyun ko kaibarun ole tukche ichoptoi anyun rapinik che chutu ak rapinik che chutu ak oleipongondoi anyun rapinik chemokoiboisien rapinik cheterter.

Ngomnotet netam omoche anai Ako kanetan missing anyun ko boishetab mshwari nebo m-pesa ko yiluton anyun kotam okose kemwoe kelen ko keboishen chito mshwari inde okot rabishek kuk kokonin loan isom.

Eng kenyisiek mut che kokosirto ko abwoti betunono ko kimi anyun kikayam emet mising. Ko yuto kokikakicheng paipinik che chang asikepiru beek kobwa agoi mbaret ole kikakikolchi bandek.

Yutoyu anyun komii mung'aret nebo aldoisiet nebo sanaek. Ko chepyosok anyun, komite kwaldoi. Ako aldochin chumbek chekabwa olitok. Amu inyoru chumbek, cham kochame tuguk cheu sonai eng missing.

Boisietab CCTV anyun eng kasarta nebo betusiechu ko kikoyai ki nebo kamanut mising amu nito anyun koyae agot komesir chito koribun agot korengung amun ikwengung biiko che kochut agot chemondoi ago kikoyai anyun kopungusan ngalekab chorset.

Cham anyun asichop chito mursik, kocham kerepeti. Ko sirepet anyun chego kocham indeni sotet nekaisute mesutik. Ko yutok imetker anyun sotet ak imete kotepi betusiek angwan asiluu.

Chobet ab rongorik asikany koanyinyitu kocham kemindilili kotepi betutusiek somok ko ndakakorurio ichop anyunkou cho alak checham kendeni beek mat agoi kololio asirongji anyun mutyo ak ichule polepole asirangu asiye.

Boisietab simet anyun eng duket nebo mpesa kokiy nongen anne ale kibosoie eng yu ko yoimoche ikonor rapisiekuk en mpesa anan yoimoche kora inemu rapisiek iwendi dukanito.

Yuto yu anyun kegere mbaret ne mining ne kakigol anyun ingwek, ndisik ak bandek eng olaagenge. Kocham anyun eng achek kegole ingwek eng imbaret agenge ak kegol bandek eng komastanyin, mokituisot.

Tumndo anyun nebo werit kokiy anyun nekararan mising ago ngab atkinye kokiagas anyun atindonik kele kokakwo anyun kichanayat tumndo kondakakoit agot kaa koegu anyun chi nebo kamanut ago kitekisi eng kokwet.

Kolset ab watermelon anyun koboisiet nebo kamanut mising eng kokwet nganda tinyei ngalek che chang mising yo tomo kurur kotonyei rapinik chechang ko kaialde.

Duket anyun nebo airtel kobo kamanut mising amu inyoru kokwonik che chang mising komatinye duket nitobo airtel nyolchin chi kowo agoi duket nemi taon asikonem rapisiek ngot ko katinye en airtel.

Asiyat anyun chito mungaret nebo keun karisiek kocham anyun ko kararan itech olenyokotelele karisie chuto ago kora ko kararan itinye tangisiek chetagun beek che chang sike une karisiechuto.

Cham anyun Nacada kobodit netelelchin biik cheboisien kerichek chebo bokitet. Ko nitoanyun ko cham agot biik che chang che kakobarat anyun boisietab bokitet komuch komuti biichuto agoi sipitalisiek chebo biikoche kikoumionyo agilisiek agotaret kongalalji biichuto.

Kiy nomokyinige ak ngomnatet nomoche ko boisiet anyun nebo kepite bandek ago amoche anai taipisiek chebo anyun tamosisiek che kipiten bandechutok ago kora anai boroindo ne kiboisie yo igole bandek.

yutayu komitaianyun pik somok chengalaldos ako imuch kopoyot nengalali kokamomach ko alda mbarani ako mi koparchini anyun pichutak aeng mbarenyi ak olerope.

Kokakiges anyun mbekusiek chebo kawek ko irur anyuun akoi simaa akoi koyam Ako kechur anyun sikinem ngosisiek Chechik asi kebiman kiloisiek

chamaishiek anyun che bo wamama che u table bank ko ki ne bo kamanut missing eng kokwet amu inyoru krupishiek chuto ko kochochunkei chepkondok kila arawa ako faidikani ak ko much ko ale tukun che bo kamanut

cham anyun asipit ngwek eng kokwenyun anye ko cham ipichenge kapungut ne akwai missing ako icheng aole mitei ngungunyat nepuspus asikol anyun akilean ngwek

igeere anyun bik chemgony che kelach sut akoebeit chito nekatonon. ko bichu anyun koaei conference nenywa eng otelishien anan ko klabishiek che ba barak asi kongalalee anyun mungaroshek kwak

kolset ab pilipili hoho ko ki neibu rabinik che chang mising ko kobotindet ne iboti ako kora ko cham kotinye koimutik chechang kou kerech. ngomechenykchi ketik che tos rich kolustos ama uytos komyie

Biik che nootin en yuto yu ko kukoit ak kukoisiechu. Ko icheget anyun ko biik chebo kamanut mising agot eng kokwet ak emenyo komugul amu icheget anyun ko cham kokonech ak kongalalwech agobo atepto nekararan asitepi chito.

rioset ab tuga ko ki nebo biashara ne kararan missing amu tuga yekoirib chito ko much kokonin cheko che isirtoi kila betut ako kora imache bendo ko much ieny chito anan ialde ako konin robinik chechang

kigere anyun kandoindet ne kanyo ko koitesi ak kigere kobisi ketit ne to kokol ako boiboi bik kokoker kandoindet kokakol ketik amu kirube kandoik ako chi ne kakol ketik ko nyo kokol ketik chechang

yutoyu anyun ko ofisit ako kigere kele mitei komputait ak komi ngecherok ko yuta i chito toondet ako kenyo chito nyitebei tuguk ke tebei yuto asikengalolun

Biichu anyun mito saparit ago kalany pasit ko mito anyun kolupani rapinik amu kikere anyun kondaktayat nekotelel. Ko biichoto ko kaboisie oret nebo simet kelupani chepkondok.

asichob anyun chito mokimo eng kainet ne kurei kokoek ko ichek bandek ak ikarangan komyiei ak iwirji orit anyun ak ikeny koruryo kobek dakikaishiek tibtemu

Kolset ab piasik anyun ko mungaret nebo kamanut mising amu kokaibalu agot chito piasichuto eng imbaret komami ketuch amu ibarsut tugul ak iruruch eng olda agenge. Koma koi koit anyun lorit nenyokoibe piasini chuto tugul.

Tutanet ap ng'wek anan ko ketik ko mochei anyun mbaret ne Karan nyukunyat ako yakwai ako kokeikol anyun komochei kora icheny suswek chekituche barak nengorobon komoibistoi beek chekaikol.

nitoni anyun ko appit nekikure mpesa app ko kilonchen safaricom asi yaemeche iboishie chito inemunee robinik iboishie eng kasarta ne bo chokchinet

Ripset ab nego kokaiyegu anyun chito mkulima komoche inkoketech kotech korik aeng che menyei ak oldage ole yokeibu anyun amitwogik irongchini. Komoche anyun ichop kora ole een beeko, Kiagichuto.

ki neabwoti anee ko kaker building inito nebo fort jesus abwati kokanyo nyeaker toni anyun koroito ako korak ko chumbek che bo sang ko cham ko bwane nyokokere ako ibchin rabinik emet nyon ne bo kenya

cham anyun ko kait kenyisiek taman ak sisit ko much iyat kra ako siiyat ikoitai kitambulisho nengung . yeta anyun keboishe kibandet si kobar oleibunu akeregistanin anyun

Cham anyun kokabwa biik ko kokailogon ingoroik chebo keny ago nyokotiensot tienwogik che kibo keny kocham anyun kokabwa kandoik, ko yuto anyun kenyeketiensot eng kiwanja asikeburudishan anyun kandoik chuto.

Eng ngalekab oldoisiet nebo kasetisiek kobandab tai nekiager anne ngab atkinye keny ko betut ab raini mokeoldo anyun kasetisiek ku atkinye. Inyoru raini komuch inyoru kasetit ne kakinde simmet ago much isomane simengung.